Oloitoktok en gweng' manitiere e piny ma kata e kaonti mar Kajiado. Kendo iyude ka idhi e tie border mar Kenya gi Tanzania. Gimaber gi Oloitoktok en ni kichung' Oloitoktok to inyalo neno got maduong' ma iluongo ni Kilimanjaro. Kendo wanya wacho ni en kuma gige tamaduni iyude, nikech en kuma wazunge kata watalii bire, kendo giwuotho ka gineno gik ma ji timo kanyo. Kendo en kuma ber nikech sama intie but got, en kuma kata kibedo pinyni, okapar ka ji man kanyo nya bedo ni nigi chuny mokuyo, nikech thuolo mineno got, gik mane Nyasaye ochweyogo to en gima kelo mor ne chuny, kendo sama in kuma chal kamano, to en mor lilo emi neno. Kendo machielo, ka aneno en kuma yudo pesa ok tek ahinya nikech thuolo ma jok ma biro neno gik mabeyo man kanyogo biro, gikelo pesa kendo pesagi gin pesa manya konyo ji. Koro iyudo ka nitie Jomaasai kuondgo maloso gik mirwako e ng'ut, mirwako e bat, gige dusruok mopogore opogore, to ma kelonegi pesa maber kendo ma konyo anyuondgi kendo konyo familia mopogore opogore. Koro ma e ber Oloitoktok.

Bedo kod laktar mari iwuon en gimaber nikech en ng'ama nyalo bedo buti e thuolo ka thuolo ma in gi shida to kaluwore e yo makoro ma imanyo godo kaka ong'iyo ni yo michiemo godo, kendo aneno ni en gimaber maduong' ahinya, nikech e thuolo ma in gi ng'ani, en ng'ama nyalo bedo kong'eyo ni to ng'ani kawuono ochamo ang'o, chiemo mochamoni be otede maber, kose dibed ni okete mo mang'eny nikech wang'eni gik machalo mo, kichamogi mang'eny gin gik mamedo gimoro miluongo gi dho ngere ni cholestrol e del ma wawacho ni mo mabedo e del. Koro iyudo ka mo koket e chiemo mang'eny, to en gimanyalo donjo kendo hinyo fwondeni, nikech mo en gima ikano e del. Koro kokane del tiyudo ka nitie kwond moko modhi to opong'o, makoro onya miyi kata rem mar del kokamano onya keti inya bedo ng'at ma dende pek mokalo, gima dho ngere luongo ni obesity. Koro ka in gi laktarni to onya ng'iyoni ni to gigi, ere kaka ichiemo, to ichamo gik machalo olembe kata alode, ichamogi marom nade?. nikech iyudo ka ji ohero ni gichamo gik machalo rech ,gik machalo ring'o ring'ogi, to mago ok gik makonyo del. Gik makonyo del gi olembe, koro ka in gi laktarni ma ng'iyoni kaka ichiemo, to obokonyi kendo obochiki maber kaka onego ichiem.

Loso riwruoge mopogore opogore osebedo tich ma itimo e alworana kuom kinde mang'eny. To kuom ndalo mang'eny, iyudo ka joma mon ema bedo e riwruogegi. Ok ang'e gimomiyo chuwo to pok oyudo thuolo mar loso riwruogegi. Tiyudo ka riwruogegi,e thuolo michakogi, jomamon mong'ere lwongore to gibedo kanyakla, ro giwinjore ni to wadwa pesadi mondo wachak riwruogni. Koro gilwongore to gichulo pesa moro magichako godo riwruok gini. To pesagi, en pesa ma itiyo godo manya konyogi kata ka wawach ni ng'atni moro kata watni oyudo chandruok to nya konye. Kata achiel kuom gi koyudo chandruok to nya konyo. To en gima ,iyudo ka giluongore e grube . Koro gin gi ndalogi magitime rombegi. Koro giromo to gitimo kata mana wawachni ka en gimiluongo ni gin gi bura moro, giketo. Koro iyudo ka nitiere moko ma osedhi kendo osedhi mabor. Gisebedo e riwruoge madongo magichopo nyaka kuma gin riwruoge mong'ere, ma sama gin gi buchegi kata sama gin gi kata mana malalamiko moro to giluongo jo media to biro. Koro iyudo ka jatelo ema oro barua, to lwongo towacho niya ''wan gi seminar ni to nwa gombo ni seminar ni okete e TV kata okete e ong'we yamo. Koro kamano to gilouongo to gitimo seminar ni maber.

Mondo ipidh pili pili hoho, nitie gik mang'eny ma nyaka ing'e. Mokwongo, nyaka ing'e ni pili pili hoho ochiek kata mana odongo maber e lo machal nande. Nyaka ing'e ni pili pili hoho odwaro pi marom nade. Mondi ing'e igo kwano. Nito ere kaka adhi go kwano mar petrol madhi gogo pi. Kata ka en pi mating'o taolo, adhi dwaro pi marom nade mondo aol ka. To ere bende kodhi mane maber mar pili pili hoho mikete lo. Machielo bende nyaka ing'e ni to yedhe mage mitiyogo. Yedhe mage mitiyogodo nikech iyudo ka nitie samoro kudni moro mobiro to dwa chwoyo pili pili hoho, ere kaka iyudo yedhe gi. To yedhe gi gi dhi tiyo gi pesa adi kata gidhi dwaro pesa adi mondi ikaw yedhe gi te mikete. Nitie bende kuma inya dware gima waluongo ni mbolea. To mbolea gi idhi yudi gi nade. To pesa adi ma mbolea gi dhi dwaro? Koro magi gik manyaka ing'e. To be sama ng'ato tiyo kaka wan dhano, nyaka bende ing'e ni to, gik ma apidho gi, ber mane magidhi kelo na. Pesa adi madhi yudo kuomgi. Mondo kik iol aola e pesa. Mondo kik Iol aola pesa iol aola pesa tiket e puodho to ikia ni odhi kelo ni pesa adi. To be nyaka ing'e ni ng'awa gini madhi wuse negi pili pili hoho ni to adhi use kanye?

Gik moko timore apoya kendo magi wanya luongo ni ajali. To ajali ok wanayal yudo ni nitiere ambulans kata gima nyalo konyo kaka awachni fire fighter, kata gik makamago manya konyo, jok makedo gi mach, samoro ok ginyal bedo machiegni. to nitie gik minyalo tim mondo okony kapok kony maya malogi obiro. Koro mokwongo, jo oganda nyaka ng'e, ni to ng'atni, kata awachni ng'ato oyud e ot, ka ne kata awachni, ot nomako mach to ng'ani omodho iro mang'eny, koro ng'ani, nyaka ging'e ni ng'ani nyaka kete kumoro moyawore ma oyudo muya maber, to be nyaka ging'e ni ng'ani nyaka kudhne muya, nyaka kudhne muya mondo okonye, omede, oyaw oboho ne mondo ochak yweyo kendo. to machielo iyudo kata ng'ato samoro ne odonjo e pi, kata awachni ni ng'ato, nyathi moro kata pi ne odwa tero nyathi moseko e ipi. To ka awach ni nyathini ogol e pi ka kapok otho, to nyaka kudhne muya e iye mondo pigcha owuog e iye, owuog oko. Koro magi gik ma nyaka oganda ng'e mondo okony kapok kony maya malo ochopo, kendo obiro mondo okonygi.

Pidho cucumber en gima ber kendo osekonyo ji mang'eny. Cucumber en wanyalo luonge kaka gimipidho mane oya e pinje maoko, cucumber ok ne en kodhi mane nie Afrika wa ka. En gikmobiro gi wazunge kaka gik mane chalo alode moko kaka skuma ne gin alode manoya oko e gimomiyo koro kwabiro ka to nitie alode moko miluongo ni kienyeji to ntie koro skumago. Koro iyudo kaka cucumberni be wanya wacho ni en kodhi manoya oko kendo obi opidhe e Kenya ka. Tiyudo ka cucumber ni en gimaber kiyudo ng'ato kanigi shida ma oonge remo maber edende tiboyudo ka daktari ng'ise ni aah, dhi ikaw cucumber icham kata kichaki ikawe gi gimachielo tikawe icham. To koro gini maber ma ng'at mang'ieo gini yudo to ng'ama pure be nigi ber moyudo nikeche sekta mar pur bende gini ji timo mondo oyud pesa koro iyudo ka ng'atmopuro gini cucumber en gima iuso e alwora te ok wanyawacho ni en Kenya ka kende emiuse kata ka to en gimiuse alwora te kendo en gimiuso kata mana nyaka e pinje maoko. Koro awachni kata ji ni gi board ma ging'iewo godo gige pur gik ming'iewo e sekta mar pur. Ng'ato kopidho gimachalo cucumber en gima inyakaw titere pinje maoko to kelone pesa kokamano onya use mane alworane kendo kelone pesa kendo konye.

Lab mar ICT konyo maber esomo mar ng'ato owuon kod mar kanyakla. Mae waneno ka nikech tiyo gi kompiuta nonro mang'eny e somo osebedo maber. Onyalo bedo ne ng'ato ma dwaro neno kata maok ong'eyo gimoro to omanyo ei kompiuta kata ne galamoro madwaro fuenyo gimoro mane pok ging'eyo to ginyalo fuenyo e kompiuta. Ginie okonyo mang'eny e nonro mag sikunde mag kuonde maji dwa dhiye. kunde ma gidwa some , ei gik magimanyo, e fields mang'eny.

Ikayo beetroot bang' ndalo mang'eny ka osebedo e puodho kendo mosechiek makoro obedo gimi nyakaw mondo oter kendo odhi ousi mondo otim tije mopogore opogore. Ma kelo mor e chuny japur nikech ma koro oneno nyak mar gik ma osebedo kotiyo negi kuom ndalo ka ndalo kendo komanyo kuom ndalo ka ndalo. Koro ma en gimosekelo mor e chuny japur kendo kelo mor be e chuny ng'ama dhi kawo gini kendo dhi chamo. Koro iyudo ka sama oka beetroot en gima inyalo us e yore ma opogore opogore. Japur nya wacho ni aa, we akaw beetroot na ni takaw. adhi ause e alworana, to koro makelo ga pesa ahinya en ka gin gi board mochung'ne uso gikmoko. Ma kawo gikmoko ka to tero e pinje maoko. Koro mae iyudo ka koter oko kama, to okelo pesa mang'eny nikech gik moter oko, iyudo ka mondo joka ong'iewgi, ging'iewogi e pesa mang'eny moloyo pesa ma do usgigo godo e Kenya ka. Machielo bende beetroot ni kata ka koro waduogo kuom jok machame, iyudo ka beetroot, omedo remo e del. Kendo kata ka wawach ni ng'ato nigi shida mar remo, tiyudo ka beetroot ni mikawo to ichwakone, to kosechwakne, tomadho. Koro magi be ber moko mag beetroot mitiyogo. Kendo rito beetroot be ok tek. Koro magi e ber beetroot kosekaye. Okonyo dhano.

Pur mar olemo ma iluongo ni apple gi dho ngere in gima ok ong'ere ahinya e aluora wa. To en gima osebed kitimo e piny Kenya kuom kinde mang'eny. Koro iyudo ka apple ni en gima sami pure, to en ipure ga mang'eny mondo otere e pinje ma oko. Thoth ne ok ti ga kode e piny Kenya, itiyo kode e pinje ma oko. Koro kosetere e pinje ma oko, tiyudo ka nikech e thuolo mo use e Kenya to iyudo ka iuse e bei man piny. To kotere e pinje ma oko ka tiyudo ka okelo pesa mang'eny. Koro nitiere board moket mopogore opogore ma ochung' kar sector mar pur gi pith. Magitiyo gi jopur e achiel, kendo ka jopur osepidho osepuro apple gigi mochiek to gikaw to gitero ne gi oko to gi kelo negi pesa. Koro appl e en gima dwaro rit maber. Yath nyaka go ne maber. Kendo fertiliser be nyaka ket ne kata mbolea nyaka ketne apple. Kor magi gik ma samoro nya miyo jopur mang'eny chor re chien kendo wach niya a a apple beche tek. To koro ka wa wach ni kwa ng'iyo nyak ma yae apple, en gima nyalo konyo ng'ato. Nikech en gima kata kipuro acre achiel to pesa modhikelo ni ng'eny moloyo pesa ma iketo kuome.

Pith mar maembe kendo uso maembe en tich manigi nengo ahinya. Mokwongo maembe, kwachako kuom ng'ama pure, en gi ber mang'eny. Ng'ani nya kawo maembeni todhi ouso. To kouse, ok ochuno ni nyaka ouse e alworane. Nikech kouse e alworane, to ouse e bei mar wito kata e bei matin ma okdhi kelone ohala kuom teko kata mana pesa manoketo ei ohande ,but iyudo kokawo, gini loso board makawo maembegi totero e pinje maoko. Iyudo ka gini kelo ne japur pesa mang'eny ahinya. Machielo, iyudo ka japur nyatiyo gi gini, en yo manya konye kata pesagi koseyudo, oterogo nyithindo e skul kendo ma konyo e sector mar somo. Iyudo ka nyithindo dhi e skul kendo koro nyithindo ma we skul tin. Koro maembe kendo kwachako kuom ng'ama chamo maembe, maembe osekonyo ji mang'eny e weche mag rego mar chiemo. Maembe nigi gima dho ngere luongo ni fibre kendo e thuolo michame to kata awach ni ka ne iyi, gik manichamo nokoregre maber, tiyudo ka gini konyo kendo okonyo e rego chiemogi maber. Machielo bende maembe gin olembe makonyo e gero del, kendo e gero ngima.

Ma en tuo momako maembe. E pith kae iyudo ka ethuolo ka thuolo tuoche chuogore kendo donjo kuom olembe kata gik monyak e piny. To koro maembe tuo nyabiro ka nitie kute mochwo maembe. Ma kute gi nitie yore minyal chung gi go do mang'eny. Machielo be kata ka chieng' obiro mang'eny nyalo ketho maembe kendo nyalo hinyo dongruok ne. Machielo be kata ka wach ni koth obiro mang'eny nitiere gimoro ka gimoro. Anyawacho ni kiwangol mar koth kata chieng' modwaro. Koro ka koth be obedo mang'eny be nya hinyo maembe. To koro ka wakao kute ma chwo maembe, nitie yedhe mopogore opogore mi nya tigodo mondo ochung kute gi. Koro kute gi yedhe gi owinjo bed ni sirikal kata mana sector mochung ne pur gi pith owinjo ng'i kaka konyo jopur yudo yedhe ma gitiyogodo gi. Nikech mokwongo iyudo ka japur seche moko ok nyal. Koro odhi omanyo yadhni to samoro ok ogoye moromo ma nyakonyo maembe mondo odwog e yo maber mano winj obed ni odongogo. Koro iyudo ka twoche ma kamagi omako maembe, to kata mana ohala ma japur yudo kuom maembe ni bedo matin. Koro owinjo bed ni igo gi yath mondo gi ti maber.

Pith mar palm tree en gima ber kendo osekonyo kuom higni mang'eny. Ahinya ahinya itime e aluora mag kund mang'ich machalo nembe, koro iyudo kata kidhi kumoro machalo tho nam chumbi kocha iyudo ka ema itime pith machalo kamago, kat kidhi aluora e tie nembe kaka awach ni kuond machalo aluora nam victoria bende iyudo ni nitie kuod mitime ,to kata kamano onagi ok osefwenyo ahinya ni tijni en tich maber makelo pesa to kuond achiel achiel ma ji ong'eyo itime, koro palm tree mondo mi opidhe ok odwar arita mang'eny ahinya nikech en yien makosepidhi to okawo ndalo dongo, koro ma be gima samoro miyo jopur samuoyo nikech ging'iyo ni to ee gini adwa rite marom nade mondo okelna yuto. To en gima ka osedongo, to en gima igolo kendo idhi iuso ni kampuni maloso modhi kata maloso chiemo moko miketo moo e igi, koro iyudo kolos palm oil kata mafuta mar pam ni to itiyo kode e tedo kata inyalo ti kode e loso gik mopogore opogore kaka chiemo ma ikano e kampuni mopogore opogore kata e factory mopogore opogore

Mukuyu en olemo maber kendo mwa osebed kipidho kuom higni mang'eny. To mukuyu nigi berne mang'eny kendo kata e alwora, mokwongo kwachako e alwora, dongruok mar alwora iyudo ka mukuyu, yiende en gima nyalo chiwo tipo mang'ato bede. Kata ka wawach ni chieng' rieny matek to kidhi e bwo yiend mukuyu tiwinjo ka nitie ng'ich moro maber kendo iwinjo ka chunyi mor. Machielo, mukuyu itiyogo kata kaka chiemo, en chiemo mamit ahinya kendo en gi sukari mamit ahinya. Mukuyu bende ichako itiyogo e geng'o tuoche mopogore opogore. Koro kiyudo kaka pot koreno, pot kor yiend mukuyu, mokwongo itiyo ga godo kata gi ite. Ichwako, kosechwakiga, titiyo kode ka ng'ato nigi kor mathung' kata gik machalo kata ahonda gini go. Mago gik michwako kendo itiyo godo kode. Koro en gi tije mang'eny ahinya. Machielo bende wanya wacho ni mukuyu sama ng'ato opidhe mang'eny e puothe, onya kawe modhi ouse. To gimaber ma anyalo wacho kuom jopur ,ok owinjo bed ni gik machalo kaka mukuyu kama iuso mana e gweng'. Gin gik mowinjo bed ni itero e pinje maoko. Jok maoko oherogi kendo chamogi. Kendo ber ma madhi kelo ne japur en ni, odhi uso mukuyu ni e bei manimalo moloyo kaka douse e gweng' ka. Koro magi e ber mukuyu.